Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩ ndĩrona gĩtũngũrũ kĩa hwaiti, gĩkĩ nĩ gĩtũngũrũ, nĩ mũthemba ũmwe wa gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ, kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhandwo gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrĩa gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩthondekagwo nĩ atĩ, kĩambaga gĩkahandwo tuta-inĩ kana tuta ciambaga cigathondekwo, arabu tuta icio gĩtũngũrũ gĩkahandwo gĩ tũbegũ tũrĩa arĩmi makoragwo magũrĩte, na kĩahandwo tuta-inĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩramatwo na njĩra ngũrani, ta gũkĩhũra maĩ, gũkĩhũra ndawa ya ria nĩgetha tũtũngũrũ tũrĩa tũkumĩra hau tũkorwo twĩna riri, after ihinda rĩa mweri kana ĩrĩ, gĩtũngũrũ kĩu gĩa tuta nĩ gĩthamagĩrio mũgũnda-inĩ mũnene kũrĩa gũkoragwo kũharĩrĩirio, na gĩkahandwo na njĩra ya tũmĩtaro tũtumanu kana tũtarĩ tũtumanu mũno nĩgetha gũkĩhe space ya kũimba, rĩrĩa gĩakorwo gĩkĩhandwo ũguo, ningĩ nĩ gĩkoragwo ningĩ gĩkĩhũrwo ndawa na gũbatara ũramati mũnene, na bataraitha, ndawa ya ria, ya heho, nginya rĩrĩa gĩtuĩkaga nĩ kĩaigana, na gũkinyia hĩndĩ ĩrĩa gĩkoragwo ningĩ gĩkĩgethwo na kũhe arĩmi mbeca.